Njĩra ĩmwe ĩrĩa ũngĩcagũra kũigĩra mahiũ maku ũgitĩri ĩmwe nĩ njĩra ya kũmaigĩra mũbango wa insuarance na gũcirigĩra wega na gũciakĩra handũ hena ũgitĩri, ona ningĩ gũciakĩra kiugũ kĩega gĩtangĩhota kũbunjwo. Ona ningĩ nĩ kũrĩ njĩra cia gũcigĩra iria ũngĩ rũmĩrĩra nĩ ũndũ wa mogwati marĩa mangĩcemania nacio ta kwamba gũita igata ona gũciĩkĩraga maaĩ-inĩ ũkamba kũrikia magũrũ maku, mbere ya wũingĩrĩte ciugũ-inĩ cia ng'ombe nĩ getha ndũgakorwo wçĩna germs wĩnacio. Ũngĩkorwo wĩna germs wĩnacio nĩ ikũragwo nĩ igata ningĩ ona no wũigire ũrindĩre mahuti hĩndĩ ĩrĩa tarĩu hĩndĩ ya mbura ũcithĩĩre mahuti ũrinde nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo kwçĩna ũnyihu wa mahuti ũgakorwo wĩnamo marĩa ũcigĩire. Tondũ mahuti ma kũrinda nĩ maikaraga kwa ihinda inene, koguo ũgakorwo wĩna mahuti ma kũigana nĩ getha ũcigitĩre kumana na ng'aragu.

Kambũni cia kĩũtheithio wa mbeca nĩiheanaga, kũrĩ maũndũ marĩa ciendaga mũndũ akorwo akinyanĩtie akinyanithĩrĩtie nĩgetha atuĩke wakũheo mbeca kĩgĩna. Ta, no nginya ũkorwo ũkĩonania ũrĩmi waku nĩũrakũhe mbeca kana warĩkia kũrĩma kĩrĩa wendia nĩgĩkũheaga mbeca na mũigana wakĩo, ona ũkahota kũiga rekondi njega ya ũrĩmi waku. Okorwo wĩ mũrĩmi wa mahiũ, nĩũrabatara kuonania ũrĩa wendagia iria rĩaku, kana onokorwo ona wendagia, kũrĩ andũ marĩithagia ng'ombe cia kwendia, ta cia nyama, nĩũrabatara kuonania ũrĩa wendagia na kĩrĩa wonaga kuma kũrĩ mbiacara ĩyo, na maũndũ macio nĩ ma bata mũno, tondũ nĩmahotaga kũhe mũndũ wĩigĩrĩrĩki wa kũhũthĩra ona gũthiĩ ũkĩongagĩrĩra wĩra waku, na ũkagĩa na ũigĩrĩrĩki kana ũmenyo wa kũrĩa wagĩrĩire, maũndũ marĩa wagĩrĩire gwĩka na marĩa ũtagĩrĩire gwĩka. Ũguo niĩ nĩnguona mawatho macio marĩ ma bata harĩ mũndũ akĩheo mbeca.

Nĩ ũteithagia wambere, no ũhote kũgũra indo, ũrĩo, mũgũrane na mũndũ wĩ kũnene ũmũtũmĩre mbeca, nake agũtũmĩre indo iria ũrabatara kuma mũgũnda-inĩ wake ũrĩ o kũnene. Wakerĩ, ndũngĩtunyuo mbeca ciaku, tondũ ũkwamba gũciamũkĩra thimũ-inĩ nĩgetha nawe ũtuĩke wa kũnengera mũndũ kĩndũ kĩrĩa abatarĩtio nakĩo. Wagatatũ nĩigiragĩrĩria, nĩikũhonokagia kuma kũrĩ tũrĩa nĩme, tondũ mũndũ ndangĩhiũha kũmenya wĩna mbeca thimũ-inĩ, ona ũkiumĩra mũgũnda-inĩ gwaku. Wagatatũ nĩ ĩhonokagia mahinda, ũgakorwo ndũrateanga mahinda maingĩ ma kuma kũrĩa ũrĩ, ũcoke nĩgetha ũthiĩ kũrĩ mwendia wa kĩrĩa ũrenda kũgũra, mũkũbatara o kwaranĩria na thimũ, ũmũtũmĩre mbeca, nake agũtũmĩre kĩrĩa ũrabatara.

Ikinya rĩa mbere nĩ kũharĩria mũgũnda wakwa, kana gwetha harĩa ndingĩrutĩra wĩra ũcio wa ũrĩmi. Ikinya rĩa kerĩ nĩ kũmenya nĩkĩĩ kĩagĩrĩirwo nĩ rĩera rĩa kũu ndĩrenda kwambĩrĩria ũrĩmi. Ikinya rĩa gatatũ nĩ gũthima tĩri nĩgetha menye ũrĩa tĩri wĩikarĩte, na ũrĩa tĩri ũcio ũngĩtuĩka wa gũkorwo wa wĩ mwagĩrĩru na kĩrĩa ndĩrenda kũrĩma. Wa kana, nĩ kwamba kũmenya thoko ya kĩrĩa ndĩrenda kũrĩma kũrĩa ndingĩtwara kana kũrĩa ingĩgũrĩrwo. Wa gatano nĩ kũmenya kana ũcenjio wa ũcenjia wa rĩera no ũhote, no ũ, no ũ, no ũtuĩke wa kwagĩrĩra kĩrĩa ndĩrenda kũrĩma kwa ihinda rĩu, nĩgetha ngorwo ndĩna maciaro mega, na nduĩke wa kuona bainda kumana na ũrĩmi ũcio.

Hena bata mũnene mũno gũkorwo ũkĩgitĩra mũgũnda waku, nĩũndũ wa kũgeria kũhũrana na tũrĩa nĩme. Ta gĩcigo-inĩ gitũ, ithuĩ tũrĩmaga makorobia na nĩmaiyagwo mũno, na andũ na andũ magakorwo magĩthiĩ hathara nene. Ũguo nĩtũgĩaga na mĩtaratara ya kwĩgitĩra nĩgetha tũtigathũkĩrio matunda macio. Ona he bata kũgitĩra indo ciaku cia ũrĩmi tondũ maita maingĩ na maingĩ indo icio cikoragwo cirĩ cia mbeca nyingĩ, na no ciywo na ithiĩ ikendio nĩ tũrĩa nĩme, na rĩngĩ na rĩngĩ ona mati, nĩũgũkorwo ũgĩthiĩte hathara nene mũno tondũ no nginya rĩngĩ ũkĩruta wĩra ũbatare indo icio ona ciyĩtwo. Ũguo nĩũgũkora nĩũrathiĩ hathara ya kũgũra indo. Ũguo ũgitĩri mĩgũnda-inĩ itũ ona kũgitĩra indo citũ cia wĩra kwĩna bata mũnene.

Hena ũhũthũ wa kwamũkĩra ngombo cia gũtheitia ũrĩmi, ona ningĩ, rĩmwe nĩgũkoragwo kũrĩ ũritũ kũringana na mĩtaratara ĩrĩa wĩkĩrĩte. Nĩ ũhũthũ angĩkorwo ũrĩmi wakũ wĩna mĩtaratara mĩega, nĩwĩigaga nĩũhotaga kwandĩka maũndũ marĩa ũreka, ũrĩmi waku nĩũronania nĩũrehaga bainda. Ũrĩmi waku nĩũroneka ũnĩongongererwo-rĩ, no ũkorwo wĩna bainda nenanene, no ũkorwo harĩ hahũthũ kwamũkĩra ngombo, kana kwamũkĩra ũteithio wa ũrĩmi. No ũngĩkorwo ũrĩmi waku ndũrĩ na mĩtaratara mĩega, kana ndũrĩ na mũbango mwega, no hakorwo he haritũ kwamũkĩra. Ũguo-rĩ, ũrĩmi-inĩ nĩũrabatara onaguo gũkorwo wĩna mũbango mwega, nĩũrabatara gũkorwo wĩna mĩtaratara mĩega, nĩũrabatara gũkorwo ũkĩonania atĩ ũrĩmi waku nĩũrakũhe bainda, na ũngĩongongererwo kana wone kĩgĩna kĩnenanene-rĩ, no ũkorwo ũgĩkũhe bainda nene makĩria.

He bata gũbanga mahũthĩro maku hindĩ ĩrĩa ũrarũta wĩra wa ũrĩmi tondũ nĩ ĩgũgũteithia mũno kũmenya kana nĩ bainda ũrona kana nĩ hathara na ningĩ nĩũkũhota kũmenya harĩa ũkũrenga renga mahũthĩro kana harĩa, nĩgetha bainda yaku ikorwo ĩiguru mũno, gũbanga mahũthĩro kwĩ bata mũno tondũ nĩgũkũheaga ũgĩ wa kũmenya harĩa hareka wega na harĩa hareka ũrũ. Ona ningĩ hagakũhe wĩra wa kũhota gũthiĩ gwĩka ũthuthuria wa maũndũ kana gwetha njĩra ingĩ ya mwanya kũringana na ĩrĩa ũrekaga ingĩnyihanyihia mahũthĩro maku na nĩgetha ũkorwo ũkĩhota kũona bainda nenanene na ũrĩmi waku ũgakorwo ũrĩ ũrĩmi ũrakũhe kindũ kĩega na ũkahota gwĩteithia ona mũtũrire-inĩ waku.

Njĩra ya mbere nĩ kũiga kĩndũ, hĩndĩ ĩrĩa wendia iria ũgatigia kĩgĩna kĩigana ũna, gĩa ũkaiga nĩũndũ wa hihi hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe ciaku inĩgĩa na mũtino ta wa ndwari, kana ona ũndũ ũngĩ. Wakerĩ no ũgatĩre ng'ombe ciaku insuarance, ũcirĩhagĩre rĩngĩ o mweri o mweri kũringana na ng'ombe yaku nĩ ya thogora ũrĩkũ. Wagatatũ, no ũthiĩ, no wĩigage kĩndũ bengi kana angĩkorwo ũrĩhagĩrwo iria rĩaku bengi, waruta mbeca iri aingĩ ciothe ũgatigia kĩgĩna kĩigana ũna ũkaiga gĩkĩ nĩ kĩa, njigĩire ng'ombe ciakwa, nĩũndũ wa hihi mũtino ũrĩa ingĩcemania naguo.

Nĩwagĩrĩire gũkorwo na ibuku rĩa ũgũri wa indo iria ũragũra, cikĩhũthĩka ũrĩmi-inĩ waku. Nĩwagĩrĩire gũkorwo na ibuku rĩa mĩcara ĩrĩa ũrarĩha andũ, hĩndĩ ĩrĩa makũrutĩra wĩra mũgũnda-inĩ waku. Nĩwagĩrĩire gũkorwo na ibuku rĩa wendia, ya hĩndĩ ĩrĩa wendia wenderia andũ mbeca iria wona, nĩwagĩrĩire gũkorwo wĩna ibuku rĩa kũandĩka maũndũ macio. Ona ningĩ nĩwagĩrĩire gũkorwo na ibuku rĩrĩa ũkwandĩka kĩrĩa ũgũrĩte ũkarutithania na kĩrĩa wĩingĩrĩtie, nĩgetha ũkahota kuona kana ũrĩmi waku nĩ bainda ũrakũhe kana nĩ hathara ũgũkũhe. Ũguo nĩwagĩrĩire gũkorwo wĩna mabuku maigana ũna ma kwandĩkaga maũndũ macio, nĩgetha ũkahota kũmenya ũrĩmi waku nĩ atĩa ũreka hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ ũrĩ ũrĩ mbiacara-inĩ ĩyo.

Hena bata arĩmi anini kwamũkĩra ngombo, nĩgetha mahote kwandandũra ũrĩmi wao, na nĩgetha onao mahote gũkorwo makĩona bainda nene, nao mandandũra wĩra wao nĩmekũhota gũkorwo magĩethera andũ angĩ, makĩhe andũ angĩ mawĩra, nao andũ acio makahota kwĩrũgamĩrĩra. Ona ningĩ bũrũri witũ ũgakorwo ũhotete kũgĩa na ũgitĩri, ũgitĩri wa irio, ũgakorwo nĩ ũrahota kwĩrũgamĩrĩra kana kuonera andũ ao irio cia kũrĩa, tũtegũthiĩ kũgĩra na mabũrũri mangĩ ma na nja. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ma arĩmi anini mamũkĩra ngombo, nĩmekũhota kwĩyandandũra nĩgetha makahota kuona ũboco wao wa o mũthenya o mũthenya, na magateithia andũ angĩ, ona ningĩ economy ya bũrũri ĩgathiĩ na mbere na kũgacĩra.

He mathĩna maigana ũna andũ macemanagĩa namo hĩndĩ ĩrĩa maretha ngombo, cia indo cĩa ũrĩmi, wa mbere, nĩ ũgũbatara rĩngĩ ũkorwo na akaunti, na rĩngĩ ĩkorwo ĩna hihi kĩgĩna kĩigana ũna, ee rĩngĩ kĩrĩa kĩkugithanio maita na mbei ya kĩndũ kĩrĩa ũrenda, wakerĩ, no ikorwo mĩrĩhĩre rĩngĩ nĩ ya o mweri, o mweri, na ũrĩmi kaingĩ ndũtũheyaga mbeca o mweri, o mweri, ũrĩmi rĩngĩ ũtũheyaga mbeca kũringana na kĩmera kĩmwe, igĩrĩ kana ithatũ harĩ mwaka, ũgũo ũkona hĩndĩ ĩrĩa ũtegũkorwo ũ ũkĩendia maciaro, nĩ ũgukorwo rĩngĩ ũkĩhinyĩrĩrĩka, na kũrĩhĩra kĩndũ gĩkĩ, na rĩngĩ, nĩ ũkũbatara mũndũ wa gũkũrũgamĩrĩra nĩgetha ũtwĩke wa kwamũkĩra kĩndũ gĩkĩ ũrenda gũkomba, na rĩngĩ na rĩngĩ andũ amwe rĩngĩ nĩ maregaga gũkũrũgamĩrĩra, ũgathiĩ ũgakora rĩu ũndũ ta ũcio nĩ ũgũkũhingĩrĩria kwona ngombo ĩyo.

Arĩmi no mone ngombo cĩa baida nĩnĩ, mangĩyandĩkithia kũri sacco-ĩnĩ. Ũkorwo nĩ wĩigĩthagia sacco-ĩnĩ, sacco ĩyo nĩ ĩgũkuhe ngombo ya baida nĩnĩ kuringana na share ĩrĩa wĩigithĩtie ona nĩngi nĩ kũrĩ baida.....nĩ kũrĩ bengi ĩngĩ cĩkwo matũura-ĩnĩ ta murata ,Amika na ĩnge cĩe gũkũ matũura-ĩnĩ maĩtu na nĩ ĩrateithia arĩmi anĩnĩ mũno na kũmahe ngombo cĩa baida nĩnĩ na makahota gũthĩi na mbere gũikũria urĩmi-ĩnĩ wao, na ĩtakumateng'eria na ĩrarora maũndũ mao kana ĩkarora hinya wakũ harĩa ukĩnyĩte wa kũrĩha ngombo ĩrĩa ũgutũika wa kwamũkĩra.

Gũbanga mahũthĩro ma mbeca kwĩna bata mũno thĩiniĩ wa ũrĩmi, tondũ nĩ ũkũhota kũmenya handũ harĩa ũrathiĩ wega na harĩa ũtarathiĩ wega. Nĩ ũkũhota kũmenya kana ũrĩmi waku nĩ bainda ũrakũhe kana nĩ hathara ũrakuhe. Nĩ ũkũhota gũbanga wega kana gwĩciria ũndũ ũrĩa ũngĩka nĩ getha ũnyihanyihie mahũthĩro na nĩgetha bainda nayo yongerereke. Ũguo hena bata mũno, na hena hena bata ũkorwo ũkĩbanga mahũthĩro maku, hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra wa ũrĩmi, nĩgetha ũhote kũmenya kana ũrĩmi ũyũ waku nĩ bainda ũrakũhe kana nĩ hathara ũragũtwara.

Wambere nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ no nginya ũharĩrie mũgũnda waku, ũũharĩrie wega. Ucoke ũthondeke ũkorwo wĩna harĩa wĩitithĩtie mbeũ ciaku cia mũmera ũcio wa nyanya. Gwakinya ihinda rĩa gũkũrwo, ũkorwo nĩwenjete marima na ũgekĩra thumu kana bataraitha, nĩgetha ũhote kũhanda mũmera waku, na ũgacoka ũgakorwo nĩwĩigithĩtie na mĩberethi ya gũitĩrĩria maĩ, na ũgakorwo wĩna harĩa maĩ maya marĩumaga, handũ matarathira. No nginya ũkorwo ũkĩmenya atĩ maĩ macio no nginya magakorwo makĩ flow hĩndĩ ciothe, makiuma hĩndĩ ciothe, nĩgetha mĩmera yaku ndĩgakorwo ĩna wagi wa maĩ, na ũkorwo ũkĩharĩirie na ndawa cia gũkĩhũra, kuma hĩndĩ ĩrĩa wahanda kinya hĩndĩ ĩrĩa ũkarĩkia kwamũkĩra maciaro maku, na nĩgetha ũkorwo wĩna maciaro mega.

Maũndũ marĩa ngoretwo ngĩgerera thibitarĩ-inĩ cia thirikari, wa mbere , nĩ ũingĩ wa andũ, gũgakorwo kũrĩ na andũ aingĩ mũno, ũgwo raini ĩgakorwo ĩ nene , ũkabatara gũkorwo nĩ ũrakinya kuo tene no ũrĩuma ũrĩo mũcerere tondũ nĩ ũkũhũthĩra mathaa maingĩ gũkorwo wĩ thibitari. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ wathiĩ wona ndagĩtarĩ , nĩ ũgũgĩthiĩ ũkĩmũmenyithie mathĩna maku ma mwĩrĩ, no rĩngĩ na rĩngĩ ũngĩkorwo nĩ ũgũbataraga kũhũrwo mbica, rĩngĩ ũkerwo macini cia thibitarĩ itiraruta wĩra, ũkabatara gũthiĩ nja wa thibitarĩ nĩgetha ũtwĩke wa kuona mbica iria rĩngĩ ũkwandĩkĩirwo, ona ningĩ kana gĩthimi kĩa rabu, ũkerwo rĩngĩ matirĩ na indo cia gũthima kana nĩ ithirĩte , na warĩkia gwĩka macio mothe ningĩ wathiĩ gũcokeria mbica ndagĩtarĩ riboti , ũgathiĩ ũgakorwo gũtirĩ ndawa, riu ningĩ ũgatumwo nja wa thibitarĩ , ũthiĩ ũkagũre ndawa nĩgetha ũkĩhote gũgĩthondeka mũrimũ ũrĩa ũragĩthondeka, rĩu macio nĩmo maũndũ marĩa ithuĩ tũrathondeka kana niĩ ndanagerera thibitarĩ-inĩ cia thirikari.

Reke njuge gĩcigoiinĩ gĩakwa andũ ,nĩmaiyũkĩtie ũrigitani wa thibitarĩ, na kwa ihinda niĩ, ndiĩrĩgĩte kuona mũndũ ũrathiĩ gũcaria njĩra ĩngĩ cia, ũndũire kũrigitwo.No angĩkorwo me kuo hihi, nĩ mekaga ũguo na hitho nene mũno, ũndũ ũrĩa nyonete, andũ angĩ na angĩ magĩĩka, rĩngĩ nĩ andũ a dini burani makauga oo matithiaga thibitarĩ. Acio nĩo ndingiuga nĩnyonete, matagũthiĩ thibitarĩ, magakĩikara muciĩ magakiuga wĩra wao nĩ kũhoya. No andũ aingĩ nĩmaiyũkĩtĩe ũhoro wa thibitarĩ, gũthiĩ kwamũkĩra ũrigiti kuo. Maũndũ ma ndũire ndimerĩga kũmona, no, angĩkorwo me kuo hihi niniĩ rĩngĩ itamenyete, no ũndũ ũrĩa nyonete andũ Magĩka kaingĩ kaingĩ, nĩgũthiĩ thibitarĩ.

Njahĩ cia gũkimwo na waru na marigũ, mũceere wa kũrugwo na mboco o na kana ndengũ, mĩgate ya cabaci, ngima o na kana marigũ ma gũkimwo na waru.

Ĩrandirikania ũrĩa maũndũ mathiaga na mbere na hau kabere, tondũ bengi ĩno nĩyo yakĩrĩ kuo tene, na ingĩ nini, no rĩu nĩgũtiĩte gũcenjetie. Ona mũrutĩre wayo wa wĩra, ũgathiĩ ũgagĩcenjia na ũkagarũrũka na ĩkoerera maũndũ ma kĩrĩu. Ona ningĩ yarĩ, mwena ũmwe wayo warĩ ũhoro wa gũtũma, ona kũamũkĩra marũa, ũrĩa ũndũ ũcio nĩũthiĩte ũcenjetie, rĩu ti andũ aingĩ mamũkagĩra marũa kana magatũma marũa, na no ũkinyĩrĩrie mũndũ ndũmĩrĩri yaku o ũrĩa, na thimũ na ũtuĩke wa kũmũhe ũndũ ũkũmwĩra ũndũ ũrĩa ũkwendaga kũmũkinyĩria kana nake akwĩre. Ũguo mbica ĩno ĩrandirikania maũndũ ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie magarũrũkĩte kũringana na tekinoronjĩ ũrĩa yokir,e na maũndũ magathiĩ makĩgacĩrĩte na magakorwo marĩ ma naihenya, kũrĩ hĩndĩ ĩyo ya na hau kabere.

Nguona ta arĩ andũ maratarĩrio haha ũhoro wa ũrĩmi wa marigũ na mĩthemba yamo, ngona ta marakĩgeria gũtarĩrio hihi nĩ irigũ rĩrĩkũ rĩrĩ na bata warĩo na kana nĩ rĩa kũruga, kana nĩ rĩa kũrinda, nĩ tondũ marigũ o namo nĩ makoragwo matiganĩte, nĩ kũrĩ ma kũrĩo na njĩra ya kũruga na nĩ kũrĩ ma kũrĩo na njĩra ya kũrindwo, rĩkeruha rĩkarĩo, rĩgagĩtuĩka rĩa kũrĩo ta itunda.

Haha nguona tarĩ athuthuria a ũhoro wa mĩmera, kana ũhoro wa ũrĩmi, na andũ aya nĩ makoragwo na bata mũnene mũno thĩiniĩ wa mũingĩ wa bũrũri, kana ona thĩiniĩ wa mwena ũyũ wa urĩmi, tondũ nĩo matũthuthagĩria mĩmera ĩrĩa mĩega, na ũrĩa ĩngĩhandwo, na ũrĩa ĩngĩkwo na mĩena ĩrĩa ona ĩngĩka wega, mĩrimũ ĩrĩa ĩmĩtoragia, na ndawa ĩrĩa ingĩhũrwo, ũguo nĩ andũ makoragwo na bata thĩiniĩ wa ũrĩmi, tondũ nĩmatũteithagĩrĩria kũmenya ũrĩa tũkũrĩma, ũrĩa tũgwĩka mĩmera itũ, ũrĩa tũkũmĩgitĩra kuma mĩrimũ, ona nĩgetha tũgakorwo tũrĩ na ũgitĩri mwega wa irio, ona tũgakorwo tũkĩhũna ta bũrũri, ona ta andũ kĩũmbe.

Mũmera ũyũ ũthondekagwo kũndũ kũrĩa gũtarĩ na maĩ maingĩ kana heho nyingĩ, yendaga kaũrugarĩ na kabura kanini. Na, ũbataraga thumu mũingĩ nĩgetha ũkahota gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ĩkahota gũkũra ĩtarĩ na ũhehu mũingĩ, tondũ itunda rĩrĩ rĩngĩkũra kũndũ kwĩna ũhehu mũingĩ rĩtiĩkaga wega, ona rĩtikũraga wega,. Rĩngĩcoka rĩkorwo kũndũ kwĩna mbura neene, rĩtigĩaga cama rĩkoragwo rĩ rĩgagayu nĩũndũ wa maĩ macio maingĩ.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa andũ matirwĩkĩrĩirĩ mũno, ũhoro wa ũhandi wa itunda rĩrĩ, no nĩrĩkũraga. No kaingĩ na kaingĩ rĩkũraga rĩrĩ rĩa kwĩmeria, andũ matiĩkĩrĩire ũrĩmi warĩo mũno, no nĩrĩkũraga na rĩgakũra wega, no rĩkũraga rĩrĩ itunda rĩmeretie rĩtarĩ na mũndũ ũrarĩtungatĩra. Ũguo andũ matiĩkĩrĩire ũrĩmi wa itunda rĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, no andũ nĩmarĩũe na nĩ mowĩ bata warĩo, no matirĩ mekĩrĩra ũrĩmi warĩo. Kaingĩ na kaingĩ rĩmeragia o kũndũ oũguo, rĩkamera rĩrĩ riki na andũ no marĩyaga matunda macio, no matirĩ mekĩrĩra ũrĩmi warĩo, ta kĩndũ kĩngĩgĩkũhe mbeca kana ũkorwo ũrĩ ũrĩmi wa gũkorwo ũgĩkũrehera mbeca mũhuko-inĩ waku .

Kĩndũ gĩkĩ thutha wa kũgethwo, nĩkĩmenyagĩrĩrwo na njĩra mwanya mwanya. Wambere nĩ wagetha, ũkĩgetha ũgatigĩrĩra nĩ gĩkũrũ, na nĩ kĩũmũ, ũgacoka ũgatinia mĩtĩ, watinia mĩtĩ ũgakĩanĩka nĩgetha harĩa gĩtigarĩtie kĩũme na ũgĩkĩiga, ndũgakĩige handũ hena maĩ, kana handũ o hothe hena ũgunyu, tondũ nĩgĩkũbutha. Kĩendaga gĩkaigwo handũ gĩtaracemania na maĩ, na gĩkanĩagwo kaingĩ kaingĩ kinya rĩrĩa kĩrĩrĩkia kũma biũ nĩgetha gĩtigatuĩke nĩ gĩa kũbutha. Na, nĩgetha na gĩtiendaga gwĩkĩrwo ngũnia, kĩendaga gwĩkĩrwo tũmĩhuko tũrĩa twĩkuo twa gwĩkĩra itũngũrũ twĩna tũmarimarima, nĩgetha gĩgakorwo gĩtarĩ na ũgunyu kana gĩgakorwo gĩkĩingĩria rĩera, gĩtigakorwo gĩkĩgĩa na ũgunyu tondũ nĩgĩthũkagio mũno nĩ ũgunyu.

Kũringana na gũtaũkĩrwo gwakwa kwa ũragũri, ũragũri ndingĩona ta ũhutagia andũ na njĩra njega, tondũ kaingĩ na kaingĩ ona ũrĩa ũrakũragũrĩra, rĩngĩ ndakoragwo ena muoroto mwega ũgũkoniĩ, kana rĩngĩ ona ndakoragwo arĩ na kĩhonia gĩa thĩna ũrĩa wĩnaguo, tondũ aingĩ na aingĩ makũragũragĩra kũrigana na ũhoro ũrĩa ũramũhe kana thĩna ũrĩa ũmũtarĩirie wĩnaguo. Agakorwo ũndũ ũcio noguo arageria gũkũragũrĩra naguo, na kaingĩ na kaingĩ maũndũ macio nĩmacũngagĩrĩria ngũĩ thĩinĩ wa mũciĩ, ona thĩiniĩ wa mũndũ na ũrĩa mariganĩtie, tondũ kaingĩ ũhoro ũrĩa ũkoragwo ũkĩheo rĩngĩ ndũkoragwo ũrĩ wa ma. Ũguo niĩ ndingĩkĩrĩra ũhoro wa ũragũri tondũ niĩ ndionaga ta ũhutagia andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana ũkarehe kĩhonia gĩa thĩna ũrĩa wĩho.

Wambere nĩ kwenda ciana icio na gũciteithĩrĩria o harĩa ũgĩhota na njĩra ĩrĩa ũgĩhota. Wakerĩ ndũgaciririkanie nĩmatigirwo nĩ endwa ao, na ndũkanagerie kũmonia kũmeka maũndũ marĩa mangĩtũma maririkane atĩ aciri ao matirĩ ho. Na, gũkorwo ho hĩndĩ ĩrĩa marabatara mũndũ, na kũrũgama ithenya-inĩ rĩa mũciari na nĩgetha matikanaigue marĩ nja ya andũ ũrĩa angĩ kana matikaigue me anini kũrĩ andũ arĩa angĩ. Ona mũno makĩria kũmahoyagĩra na kũmanyitagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa marabatara ũteithio witũ, ta gũthoma kũmenya ũrĩa megũthoma gĩthomo kĩao, ona kũmenya ũrĩa megũcemania na mabataro mao o ma mũthenya o mũthenya, ta kũrĩa na kũnyua ona kwĩhumba, ona ũgima mwega wa mwĩrĩ, na kũmaheaga mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ atĩ kwĩ na mũtũrĩre ũngĩ thutha wa gũtigwo nĩ endwa ao na nĩmegũtoria ona kana nĩme, thutha-inĩ ũyũ, nĩmegũikara wega.

Barabara ĩrĩa ngwĩciria ĩkoragwo na ngari nyingĩ bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ bara ya kuma Thĩka kũingĩra Nairobi, kũingĩra taũni-inĩ ya Nairobi. Na, niĩ ũndũ ũrĩa ndingĩona ũngĩkwo nĩgetha ngari icio inyihanyihio nĩ kũgĩe na ũkui wa andũ a mũingĩ. Thirikari ĩmenye ũrĩa ĩngĩetha ũkui wa andũ a mũingĩ, na yethe kũrĩa gũgũkorwo na ngari icio cingĩiga andũ, nĩgetha wambere kwambe kũnyihanyihio ngari cia andũ kĩũmbe, makĩingĩra taũni-inĩ ya Nairobi, na gũkorwo ngari icio cigũkorwo cikĩrĩhio na thogora mũnini thogora wĩ thĩ, na igakorwo nĩ ikũhe andũ ũtungata ũrĩa wagĩrĩire, Na njĩra ĩyo no kũnyihanyihie mũtindĩkano wa ngari, kana ngari iria ciraingĩra bara ĩyo, tondũ rĩngĩ nĩikoragwo ciĩ nyingĩ mũno na igatũma gũgakoragwo kwĩna mũhatĩkano mũnene mũno rũcinĩ, atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arathiĩ wĩra, nĩũkinyaga nĩ ihinda rĩa gũcererwo nĩũndũ wa mũhatĩkano ũcio.

Mũgithi wa kĩrĩu nĩguo nguona wĩ mwagĩrĩru mũno njĩra-inĩ cia ũkui, tondũ wambere, ndũngĩthiĩ ũkore mĩgithi ĩna mũtindĩkano, atĩ ũkore ĩrũgamĩte atĩ tondũ nĩkũgĩire mũtindĩkanao. Ũguo nĩũgũthiĩ ĩtarĩ na ũndũ ũramĩhingĩrĩria na mathaa, ũgakorwo nĩũrathara mathaa ũkĩringithania na ngari cia mũingĩ, tondũ ngari cia mũingĩ rĩngĩ nĩithiaga ikĩrũgarũgamaga igĩkuaga ikĩigaga, ona thogora wao ũgakorwo ũrĩ igũrũ. Ona nĩ kũrĩ ,mĩgithi mũgithi ndũrĩ na kanya kanene ta ngari ka gũtũma gũkorwo kũrĩ na mũtino. Ũguo nĩ hinya wĩigue mũgithi nĩũgwĩte ta ũkĩringithania na ngari cia ũkui wa mĩungĩ, tondũ ngari cia ũkui wa mũingĩ maita maingĩ na maingĩ nĩigĩaga mĩtino mũno mũno barabara-inĩ, ona nĩũndũ wa gũkorwo kũrĩ na ngari nyingĩ bara-inĩ.

Kũringana na ũthuthuria na mawoni ma andũ mwanya mwanya kuma icigo citiganĩte bũrũri-inĩ, ceceni ĩrĩa ya terebiceni yendetwo mũno nĩ Citizen, ya Citizen TV, ĩyo nĩyo andũ mehokete mũno na magakumia, kũrĩ ũmemerekia ona wa mohoro, ona ibindi itiganĩte cia mũthenya ona cia ũtukũ, ona ũkinyanĩria wa mohoro marĩa marathiĩ makĩhananĩkaga bũrũri-inĩ. Rĩu koguo kũringana na woni wakwa, ona kũringana na ũthuthuria wanekwo nĩ ikundi mwanya mwanya nguona ta rĩ Citizen.

Atangathi a citĩceni ya Citizen nĩega, no ũrĩa mwega makĩria nĩ ũyũ wĩtagwo, mũtumia wĩtagwo Lulu Hassan. Nĩnyonaga mũtangathĩre wake wa mohoro wĩ wa mwanya, na gũkorwo agĩtambũrũkia maũndũ kana mohoro na njĩra ĩkũhota kũnyitwo nĩ mũndũ o wothe. Ona ningĩ agakorwo nĩarĩ na ũrĩa ekuaga kana ũrĩa ekuaga ta mũndũ kĩũmbe, ũgakorwo nĩekuaga na njĩra ya mwanya mũno, na gũkorwo ona arĩ na maũndũ marũngĩrĩru na ndarĩ na, ndakoragwo na icanjama nyingĩ cia mũtũrĩre wake.